Baet ab nguronik at ovhome kot missing amun nguronik ikealda kotindoi chepkondok chechang kot Koraa nguronik ko omitwokik chebo bik alak, kot Koraa nguronik komo ome omitwokik chetyan.

Bo komonut kegol mogoo en kokwet, amun mogeek keame, ak ingiam mogiot keyetu ak kener, mogeek ko kerichel ak kotese korotiik

ole kiyoito boisioni eng koretnyun, ibunen biik, kisilu beek en oino ak irongyi thamosisiek ak iib koba gaa kekonor

Kiit netesetaa en yuu okere sukuma chemiten imbar, okere ing'wek chakakikol, akere ing'wek aina mara Mii ko oeng, okokere ing'wek chebitiotin nea.

Achome kebab ngulungulisiek, amun ngulungulut koone tiongiik, ngulunguluk kotindo chepkondok chechang ingealda, tindo mainik chekiome ak chekikenye

Boisioni ko kekol magandeek, magandeek keyame, magandeek keribe, magandeek tuun kakiyalda kotindaa rapisheek, magandeek ko kororoneen.

Ole onetitoi chito olekiyoitoi boishoni, kogakool chito minutiik ak korongyii beek ak koboishien tambusisiek, boishoni komoche beek ak tambusiaiek chechang

En kerenyun nii ko mashinit neekiboishien amitwogiik nen missing kochoton bhomarodhes chebo tugaa. Mashini no kongoe komekengitun

Ele kichoptoo keswekab biasik i,keswekab biasinik keturenii ak kebubuny eng ole kararan ak keisto chenuniotin simangem chun alak, tun komong ngunon kegool

En kokwenyun ole kiyoito boishoni, boishoni kobo kecheng amitwogiik chekikure en omena ak samakinik, change biik inyirenik chebo sinyonkwam

Tukuk chebo komonut okere kariit, bokomonut karit amun kibune, okere kompuninotok nebo kobotik, bo komonut kot mising amun bwone kobotik nyokotebse tukun chechwak

Okere chito nekotonon chebioso nekatonon eng' olemii suswekab tukaa, ng'aro boishoni ko suswecho komoche keng'ochi tukaa kobit boshek sikobit kwam tukaa.

Bokomonut boishoni en kokwet kot mising, biik cheboe tukaa chechang, ko chon ko amitwokik tukaa chekakeng'a aketub sikwonyinyekitun kwaam tukaa ak kokon chekoo chechang tukaa.

Chu ko kechirek, kechirek keboe, kechirek kotindo bendo neakwai, kechirek ko kerichot ak kechirek kotindo rabinik ingealdaa

Ageere biik ak agere logook, ageere biik chebore bandek, kobotiik choton chebo komonut chekole bandek, bandekyu kochenge rabinik

Okere kiptopgee, kiptopgee komoset okere kap kongem pandek ab bik. Okere koome pandek ab chito chemiten mbar, kiptopgee ko choluokin, choluokin kot missing.

Chu ko matundek aina chetindoo, matundechu ko elekikonoorto kindoi olekaitit ole mi koristo

Bo kamanut kemin ingwek amun ingwek keame, ingwek kealdai ak kenyor rapishiek. Ngialde ingwek inyoru rapisiek chechang chemuchei iyae boisionikuk.

Ageere bik chebonye bandek, ibonye bandek chekikuren chepolosinik, chepolosinik ko bandek cheonyinyen ako kororonen

En kokwenyun olekimindoi karatik, karatik ko amitwogiik chekitesyiin amitwogik kwonyinyikitun, kaaratik kiyumchin ngungunyek ak kemin

Tuguk chebo kamanut ko matundek en yu, matundek keame, matundechu tugul kobo kamanut ak keame. Tindoi tugun chechang chemakatin eng borwekcho.

Bo kamanut kepai tuga, ngepai tuga komyee kemuchi kealda chego ako muchi kealda tuga. Ngialde teta neo ne paat komnye ko chepkondok chechang.

Ngager boisioni, agere nguronik. Nguronik, ageti. Nguronik, ko momoche tugun chechang'. Nguronik komi amitwogik kwaak che kealchin, che boisie. Nguronik ko kararanen.

Ageere teta nekinobe, tenyiton kenobee kokamiani, koyomioni tenyii kestoo mionwogiik ak kekirinda

Boishoni, agere thamosisiek ak kalanisiek chemi chekoo, bokekee chekoo cheityoo nyon kerongyii sikobiit kealdaa si kenyor chepkondook

En korenyon ageere kokochangaa terektook, chekibotishien ko alak koibe beek kobaa mbaronokchok

matundekchu koelekiomdoo kiuni, koyekokiun kirur ak yekakirur keam beek chemi orit ak bendo nemi oriit, ak kengututaa sogeek.

Komnotet nekiboishie eng boishonii bo tugaa, ko tuchuu komokikee keboishien eunek, kigee keboishien mashinishiek che when, komashinishiek chuton chuu komoche biik cheingen koboishen komie

Ole kiboitoo tugaa, en kokwenyun, ole kiboito kechirek en kokwenyun ,kechirek keboe en kokwenyun

Non ko korotiot, korotiot ko amitwogiik chekiome, korotiot keteshin amitwogiik, korotiot kesus, korotiot keome, korotiot kora ingealda kenyoru chepkondok chekibooshien

Ni ko mashinit nekiboishien kegee tetaa, mashini nii keboishien en kasarii. Keboishien eng tugaa cheechen, mashini ni anyun koboishien biik chetinye tugaa che echen ak chetindo chegoo chechang chemokimuchi kegei

Bo komonut kegei tetaa en kokwet ngamun,,ingekei teta kenyoru chegoo, ako ingekei teta koetu teta kora, ako ngenyor chegoo komuche koluu logookyok koyechekitun missing.

Bo komonut viasik. Amun viasik ngekol keome. Imuche kealda koik keswek , imuche kealda koikomitwogik Viasik keome ako viasik kotindo chepkondok.

Aneti Chito elekyoto ,olekyoldoitoi ingwek. Ngwek kiyoldoi en siro ak ngeip ingwkek siro kerat komengegitun aK kitaban mi bi cheibe ingwek chechang AK komii cheipe ingwek chengernger, kounon komie kitaban

Akere mashinisiek aeng chemi mbar, chutochu kekure toroktook, toroktook kobotishe, ko ngobatis toroktook ii, kochope mbaret ole nyikekole, toroktoo chutochu kwoeng ak koboti mbaronik.

Bo kamanut ke chop amitwokikab tuga kou ni amu mutai komakomi amitwogikab tuga kobitu amitwogikab cheame tuga inyo miei ketesyi molases amitwogikab tuga si korurio akuanyinyitun.

Piik aeng che mi mbar cho, pichu kobotishe, ake komi koistoi tumdo eng nguny ko kanan ake mokombet, mokombono kobotishe chicho ako kosemberisie, meche kokol minutik pichu, minuti chuto kobo kamanut akotun nekeome.

Akere chito ak akere moita, chicho ko karang'chi cheko kalanit sinikokue moita, moi ko makikonye kochuchun teta, amun teta nebo ketore kekei ii, komakat kiile mwaita kinaikwak simanam tiong'ik ako simayam akot kora.

No ko tankitap beek. Tankitap beek kopo komonut eng kokwet amun, biik chomotindoi um chomotindoi beek komuchi kochop paipishek chependi ako kokwatunwekwa sinyokoipe beek kong'eteke yutok ako.

Agere teta, akagere Chito Nikanam kambet akorat teta nemtitei karit orit tanyii kekwerie mnae as ale kikwerie ano tanyi ako tanyi kokaran mising ako tanyi ngealda kotindai rapinik chechang rapishek chekonu rapinik chechang

Agere minutik chemi mbar agere bandek AK ageree(Coffee)mamagat kekol bandek Eng olemiii (coffee) tindoi mianwogik cheter ngunoo mamagat kekol. bandek.ak (coffee) kimasta agenge

Olegigoldai nyanyek. eng kokwen nyuu matindai gorik chepkasari Kole nyanyek kewet akoeguu mising amun kiripei SAIT AK.sait

Poshani. kemuchi kekol ngweek chechang Eng kimasta agenge ago ngwek chepo kamanut kot missing

Pa kamanut chepkerta amun chepkerta KO ngwek chepo kamanut kot missing ako AME piik Eng. kokwenyuun

Po kamuuunt kepai ngokaik ngipai ngokaik chechang kolagu maiik ko poishani ko paishet ap amitwagik ap.ingokaik

Chutok kominet nemitei tangiit orit machame amun sai ak.sait komeche kengis

Agere kanetindet ne ineti kapatiik alak. Kanetindani konetichi ole kikoldai minutiik eng' imbar, iarortai , iarorchin kapatiik chun alak ole kipatitai mbareet ak ole kichoptoi mbareet.

Akere chito nekanam ovacado chekakinde ndoit. Ovacadoko amitwokik cheiyonotin, ovacado kotindoi chepkondok nkealda. Nkinus ovacado sikoruryo komie komuchi iname chepkondok kapsa.

Eng kasari kopoishe biik paipishek chotok che ichekei, makumuchi biik koring'chi beek minutik. Petushechu kopoishe biik paipishek paipushek chotok cheipe beek koipchin ng'wek anan ko minutik.

Eng sobini en kila betut mayast ko kiit nee anyiny chomee biik, mayaat kosiebe ng'okiet, ko ng'osieb ing'okiet maiyat koloku ak kokenye, ng'oken kokenye arek, arek choton ng'erib koiku ing'okiet kealda inyoru chepkondok.

Olekikonortai chebibi kindoi Choge olemiii bagoinik amun lalangak. amagoi Korea amayamee

Chuu ko Tuga chemitei ko tuchu kokaratin tuchuu magiagi tuchu makialdai amun kakikar sigepae kityo

Amitwokichu ko makat kinde choke olekaitit. Nkinde olekaitit amitwokik alaktukul komayamdos, marese amang'emakse. Nkinde amitwokik olekaitit, kokararanitu maararitu akong'etu kotangusitu akoi tun.

Matundianda nii keame kiame Ake amndai gii simegetin kiamndai peek Anan ko chaik simegetin

Chuuu KO amitwagiik agereenyanyeek agere kitunguiik AK.agere Chito netonini NE kanyone nikwaldaishe aldai sikopit konyor. chepkondok chebaishe

Mashini.ko mashinit nekipaishee Eng kasari akepaishe stimeet sigopit kotil atil. amitwogik ap Tuga komengechitu sigopit kwam Tuga

Eng kasari keboishen koroi kibotishen, kiboishen ketilotilen imbaret, boishe kabisaa en kasari, kararan neaa chomee biik, chome kobotik mising koroito.

Achame boishonii amun boishonii ko.kararan minutik kounii ko konu korista negararan apai. pai agere. minutik cheuchuuu

Bo kamanut ke kol kitunguik, kitunguik ko anyinyen, kitunguik ke ame, kitunguik ke testoi amitwogik alak, kitunguik ke oldoi, ye i alde kitunguik inyoru chepkondok che iboshe, kororonen kitunguik ako tindoi chepkondok yoron kitunguik kealda.

Anetii Chito koip Beek lipainutik chemi. mbar kasari kopaishe baisheek koibe peeek. kopa. mbar kararan boishonii mising

Olekyamdai. miwaat miwaat kepache Krista mogotionik. chepo saang agemit Chapa orit anyiny. kot. missing

Agere Chito nemitei kapchai kakesen. kitonget me kopute chaiik chichotok aldaia machanik sigonyor kiloishek asigopit konyor chepkondok sigopaishe Eng sabet nyii

Paa kamanut kekol chepkarati chepkarati kotese karatik ngwam Chito chepkarati kotindoi kimnatet Eng porta anyiny neaaa

Akere cheptukoik, cheptukoik chu ko taritik chokipoe eng kurgat. Kororonen cheptukoik, nkout cheptuket karon ko kararan, ing'ete chito, makoiru nkot koech, ko achame cheptuket ane kot mising.

Paa kamanut pasihoni. emg kokwet amun. ngebutatindek kelanda ko.ngealnda kenyoruu chepkondok chechang neaa KO.ngenyor

Manetaii apae taritik kyapai Tarik cheuu ngokaik AK Tarik chechang cheuu ngulungulishek ,ngokaiik patainik kararan paishanii amun ngolak. maik kealanda konngoeet keam kararan kabsa

Agereee chepyoso nikanam. ngweek kanam. ngweek ngweechu kwaladi konngwalda konyor chepkondok chechang akwai poishonik Chechang

bandekchu kegure cheborosinik. Cheborsinik ko bandek chebo geny. Bandekchu kokararen amu bik chememuchi kwal baiwat ne kiale komuchi kobaisie cheborosinik gogol. Cheborosinik ak baiwat na kiale gomasiregei gi

achame amitwokik chu tugul chu, agere bandek, kipsongik ,magandek ,achame bandek missing amu ngaalnde anyoru chepkondok

Okere tabarkut, tabarkut kobokomonut amun tabarkut kotoreti biik en laetab boishonik alak, amoche ng'ele kou ng'unon bandek ing'ekes bandek amami terektos cheloe keboishen tabarkutkolaa, kararan tabarkut, masoman tabarkut llakinii makosoni kasit.

Kekol minutik cheiuchutok chuu kopa kamanut amun kichopee kambook achame angot keaii chechang

Ageere tugaa che kerkei, ageere moita ak Kamet. Ak agere ketit neo nia, ngunon keton kowo kabsaa, ak ageree tuga ko oeketos

Agere negoo chegiagi negoo KO kararanen neaa Amun ngealda kenyoruu chepkondok chechang neaa

Agere mbareet mbaranii kokakibat sigopit kekol kinde minutik cheu marakwek kakibat kabsa mbara nii

Ng'aker piasik, ko eng' metit nyu, konyone boiboiyet. Achame piasik amun ng'aam piasik abiyonyi nea. Piasik kokararanen kapsaa. Piasikchu, ng'ealda, ko chepkondok chechang' nea.

Pa kamanut kekol kitunguiik amun kitunguiik kealda kenyoru chepkondok kitunguyot ko.kerchot

Nii ko.kechiryet kechiryet kokararan mising tindai muito negararan mising ingeeny ako tindoi chepkondok chechang ngealda

Ageree tuga agetu AME suswek ago Tuga chekararanen tindoi chepkondok chechang ngealda

Agere tugaa chechang ak agere Chito netononi Eng kwenut ap.tuga Kamila chichotok amun katonon Eng kwenut ap tuga

Paa. kamanut Kenai Tuga ,ngepai teta. kenyoru chego anan ko pendo teta KO kararan acha Anee teta amun tinye tugun chepo kamanut

Petit Netai apae negoo KO kyataunee artet agenge arwek mut kotai kochanga

Ageree pik chesute tugaa kesute teta Eng kokwek nyuun kesute kouchichito nii kesute teta kounitani koitchin kericheek Tuga komnyee

Nii KO shundanuut kipaishee kenapishee paishee piik konapisheee

Kingagatau apae negoo KO kyataunee agenge (after) arawek chenegit muut atau aaalde aetu

Ngakeer konyone kabwatutiet Eng metetit apwatintugun Chechang kyabaibaitu kot missing

Agere set AK agere negoo aeek chemeche koriep. negoo aek machalwagin set chalwagik negoo

Agere simet akagere kipandet chichotok komii kokere simet nyii

Keripe ngokaiik chechang kengote agengotee wayat neripe mandate ngokaik agagere ngoik agere kametyat AK arwet

Pa.kamanut kekol ketot Eng kokwet amun. ngekol. ketit kenyoru koristo negararan pa kamanut kekol ketik chechang

Ageree teta AK ageree piik aek kotanyi komiii chogit Len kolakyki kambet sigopit kwamat suswek ako wendot Eng kewanin

Paeet ap.tuga AK negoo paet ap negoo kemetoi kopendat agoi SAIT nepkinagee peeek

Kichuriii ageuun olekyamdai molonin kichuri ageam kiistai mogotyeet Nepo sang anyinyeen neaa

Olekipaitai ngokaik Eng Koren nyun ngokaik kokararan kilae ngokaik kokakigeny mameche koristu meche ripset Nepo parak simameyok

Ageree piik chemii mbar pichu kotutu marakwek chemii mbar akomae marakweek chuu KO kakepir akemaaa Karanen marakwek neaa

Agere chito neistoi timdo, eng' ole mii maragwek. Kataptanso maragwek koistoi timdo chichotok. Kiistoitochin timdo sikobityo komyee. Kararanen maragwek chuu

olekichoptoi biasiik en olio, keromu en imbaar, kekees en imbar ak kinder kityondosiek ak guniok akeib en barak simachundaa.

ageere neko, ndoker nekoo kouni ko u artet nekakiyeny kotindo bendo, artook chu ko kuryoonok, ak moche kekwerso koyetso

Bo komonut boishoni en kokwenyun sikobiit konai biik, akobo teknolojia nenyonet nemi emonii, kararan kot missing ak tindo konetisiet bichu akobo teknolojia nenyinet

En kerenyun akobo koroi akeere mitten konetisiet Nebo knec ,makat koyaat sugul konetik ipkinetii akobo knec bakosomanso

Agere lakwet ak um chii neo. Mii kwae mazoezi, mi kochule borto mazoezi eng' borwekyok ko kiiy nebo komonut. Ng'ichul borto, kochulaksei komyee

Ingele anome eliput, elipunoton aboishien anyone boishonikchuk, aboishien Aalen chekoo chochoben chaik en Karon, elipuni ko chepkondok chechang ingenam

Alenyini sibitalit kiobirchi simet amun matalipan ak amoche abwotyii olenchi oliponi wikinitoon

Aribe boishenyu sikobit ayai komie boishoniknyuk si mateb chepkondok che chang. Ngiyai boishet komie komomoche chepkondok chechang chekiboishe, boishonik che bongonotin komomoche rabiinik chechang.

Boishoni kobo konetik, konetik tuguul kobendi yotok yon koba kinet olekinyorundo fees chechwak chetun keboishien en ngalekab somanet

Chepkondok chebo kila, indipasapas kila chepkondok chebo kila kotun kait arawet itinye chepkondok chechang chetos much iyaen gii.ei bo komonut en aarawet

Kiagas agobo Sha,,Sha Kobo sipitali Chu, sipitali komoche Sha sigopit konyain anitinye Sha konyoin AK kotilenin chopkondo kuk.

Agere biik ak akere biasik chekokinde chebirok, biasinik chuton Chu kokiibe koba kealda ko ngealda kenyoru chepkondok, koo inventor chepkondook keboishien chepkondook choton chekokenyor kesetaen kasit

Kokwenyun koboishien biik dip, kobiiten biik tuga dip kotolchii kerichelk sikoon kerbesiik. Mokiboishen eut

En kokwenyun ngo mitimdo imbaar komokiyootyin nekoo kwam, kisemberii ak komii kerichek chekeboishien kesemberen bandek kesembere timdoo bandek mokiyootyiin nekoo kounii

Ageere tulonok, ageere ketiik chemi yello yun, ageere mauwek ageere minutiak chemi mbar, ageere ketiik agere minutik chetindo mauwek, kararan kot missing ak ogere oret nemiyun

Bo komonut kegol inganuk, ngamun inganuk I kiome, agere nganuk chechang nia, nganuchu kekese, ak ingekes nganuk kealda anan kikonoor si kengaa si keamdaa kimyeet

Agree ngani chetonmo korurio, Tomo koyamyo takobitos en imbar, takonyalilen Nago Chu keribe, AK ngopityo ngani Chu kokararanen nei

Chu komarakwek, marakwek kekonori kiyame yekakoyamio marakwek kerur AK yekakerur marakwek Krista chengek AK kema koraa AK yekakemaa kendee kerchek, AK yikagende kerchek kende chebirok akende choge

Bokomonut boisoni eng kokwet amuu kinyakee tuga ak keribee ingokaik

Akere biasik Chee Mii ibaar ,biasik chuu ko kakotabtanso ak akere tumdo nee mitei imasta niin akee akere mauek chee kararanen chebo biasik chutok

Akere moek chee itun eng sigeke moek chuu kochang amamii kii nee amee kaa tononso ak unyon Mii kii nee kere ak ko moe chuu kobiriren ak agenge nee leel

Karik chekiboisien en you komoche tangit ak paipishek chechang', komi paipishek ak komi tangit neo koraisi keyai boishet en you nebo komonut akoraisi kobityo minutik en haraka ak chakyinet

Agere tuga ak agere mutaroit neen beek tuga nekikichop. Tuchu kochang' ak komi koe beek tuga mialak chemi kityo, yee beek tuchu ako bechu kotililen

Achomei kiiyakii nego ak kechiroik amii nkii yakii kechiroik Koo etuu araka ak koet kechiroik araka ko mutai ngealnde eng soket ko tindoi rabishek che Chang kararan kechirek chee kakiibai

Ele kichoptoi samakiat, samakiat ketonye en beek, kokatony en beek ak kilal maat ko kakilaal maat kinde maa ak ye kakinde maa isuus ak ndisuus korur

Akere biik aeng kailach akee ingoriet nee birir ak ake kailaach ingoriet nee nyalil Mii konome kiretit ,kiretit nii komitei amitwokik meche koib kiretit netok biik aeng'u

Samakiat ngeal ak kifraen komye kwole biik ak kwome biik kararan missing ak kwanyin kechop

Kese biik bandek, betut nekiokese bandek ko kiakese kounitok, kiakese bandek ak ataboni tong'inik neking'ochin tuga

Kibute bandek eng' imbaar akisto mokotionik ak yekokiste mokotionik kemaa ak kebor keboren shelait kokebor bandeek koik beek chekokibor kiib kemaa ak kisto mosogorek sigilal anan kealda

Akere chito nee tilee bendo ak ko chichito kounyo masaindek amuu tindoi sonaek chobo masaek ak kobenyii Kobo teta oyee anyiny benyii mechei kotilatil benyitok si kobitu ib koalnda

Tuga chuu, tuga keboe ako ngebai kobiyo kotonso kouchu. Ago chang' tuchu ago kakebai komye ako ngebai teta komakoime biik

Akere chito nee Ibee beek keinde tamosit ak kobunu oleloo chichi takuu kolee kakongeet chichi eng boisoni kokararan amuu achin borto mazoezi kabisa

Agere asista, agere vumbiik, agere kokamach koimen, agere chito netonone, agere tuga chetonondos, agere tumdo en olon ak ketik

Ngager teta kouni koyoche kebai kabisa komye teta, teta ngomakibai konyalili ako teta nekanyalil kosereti ako ngoseret teta koraisi kome nguno ngaroo teta kouni abwoti ele aboitoi tuga

Chu kobandek chekakimaa, ngemaa bandek kouni koyomdos ko ngoyomyo koyoche kinde chebiron ak kinde kerichek simayam kukurik ak kipkelda sikewalen chepkondok

Chu ko bandek che kakoyomnyo, bandek che kakoyomnyo ketile, kituren ing komosta akenge sini keistoi bandiat akenga akenge, bandechu koyomnyotin makat.

Baet ab ingokait kobo kamanut, ngokyet ngebai kologu mayat ko ngolok mayat keome anan kyalda mayat ndo noton, bo kamanut ngebai ngokaik ako agine tam abae ngokaik

Chuu ko nego , nego en kasari keboe komye ko ngebai nego en kasari keoldoi ana keyeny koik banyek ako banyek chebo nego ngealda ko chepkondok

Achome boisioni amun boisioni koraran ako mie ngebai tuga ak ng'echiroik kouni ko chepkondok chechang' tuun kakyalda

Ngoker ni konyoni metinyun ko yamiten arusit anan ko sherehe yotoyu , ngo miten koito keyenye banyek anan ko ki nekararan keyenye banyek akeyam ako ngwam biik banyek koboiboen

Olekichoptai penda nekakibel. Kimelmeli korok sikopit kotepi akoi

Chu ko chaik ko chaik ole kichoptoi keboisie chego, machanik ak sukaruk. Kiyoe chego ak ketesyi beek akiyo ing ma ak kinde machanik ak sukaruk ak kekany kochumukanchi koruryo.

Agere Chito nesapani panyeek pchechin piik sigopiit keam agere piik aek chetonondos AK nesabani panyeee chuu koanyinyen angot kesabani

Kiyoito boiset ab biasik, kigutu ng'ungunyek ii aginde biasik chekakobityo akekany kobityo komye sito kigutyi kora, kigutyi kigutyi iib koruryo

Karik chekiboisien en yu komoche biik chetoreti teta yoie. Teta ngoi komoche biik chechang' chenyokotoreti ako magat komite beek chekiune keut ye kagoie teta

Agere sotet ak chego. Kirongyin chego chebunu sotet kombok. Chechuton chuu kobo kamanut amun ngeluu chego kotoreti en borto, chego kwonyin

Okere chito nekoribis okokipir picha okailach chepkulet tii kwoyot ak longit nemeretat ako patenyin komiten katet kaponoki ole mii katet chichiton.

Ele kichoptoi bendo, bendo kechobe kou yon kichobe ng'wek, kitile nyanyek ak kitunguik ak kiyo korok iib koruryo eng maa, tam kerongyin nyanyek ak kerongyi ketunguik ak kegurogur aginde mwaita ,chumbik agegurogur iib koruryo

Cho ko sotonik, ngoker sotonik ko abaibai kabisa eng metinyun angetole mi chego chemoekelu en wuyan anan komi koito nemoche nyokeyai eng wuyan.,Sotonik keboisien en koiywek missing

Agere en yu ng'ororik angwan cheome takataka en ngwony. Mamakat kwam ng'ororiet takatakek, ak akere tamosit nemiten ng'wony ak akere matundek cheyachen

Akere karit nekokinde tiang'inik ab bandek barak kochang'a. Akere chito nemoche iib kokwere karit niton, chang' bandechu tos bar karit iman

Chuu ko banyek chekakitil, tuga chekakeyeny. Mamagat komi chito neyome tumotet yutok, koyoe chito neyome tumotet komondoe biik moet ago moche tililindo yeng'et ab banyek

Bandechu ko chebarusinik ako tom koruryo ago kakebel bandechu komoche keam kityo. Kararanen ak kwanyinen bandechuton chu. Olokertoi kwanyin bandiandani